Konereet ab kokwet be taretii biik che mengeech ii ko kongeet biik en kokwet ii koyumgei ichegeet sikomuuch koumjigei chepkondook, chepkondook chutoon ii kimuchei kiyumchi chito agenge asikobiit ii kobaisheen chichi en bandap ab tai , tuguuk che chaang chebo bandaap tai komuchei koui kabatisyeet ii anan kora komuchei koyai chitoo mungaret kora komuchei koyai chitoo nekakiyumjii chepkondook chutoon chuu komuuch kolupanen chepkondook kobaa sugul ii kolupanjinen lagook kyiik ii anan kora komuchei koyaleen amitwagiik akomuuch kotaret inendet en at gai tugul akomuuch kotaret kokwet konyoor tuguuk che chaang en at kaan tugul koba kamanut anyuun nito.

Sometab chepkondok ko kokowal olenyorundo biik rapinik anan chepkondok en kokwet amun inisom chepkondok chito koimuchi inyetoretenge chepkondo chutok. Chepkondo chuto inisom ko imuche iyaen kabatisiet, imuche kora iyaen mungaret anan kora koimuche ilubanjinen laaguk ee rapisiek chekimokyinge en sugul asigopit kotestai icheget komie en atkan tugul. Kora sometab chepkondok komuche kotoret chito koyaen kasit ne katindo en atkan tugul sikomuch kowekta en polepole anan en kasar. Ko kikotaret kokwet amun toreti biik che kamokotindo chepkondok en saitnon, konyor ak komuch kosuldaen makatiatab kila betut. Konitoany kobokamanut mising.

Tuguk chebo komonut en yuu ko en tugul ih ko eCitizen, eCitizen ih ko toreti serkali anan toreti biik konyorchigee toretosiek chebo serkali en kasarta nekiten eCitizen kora kotindoo tuguk chechang missing ih ako machuton akot icheken chang ite elipu mut tuguk che anan toretosiek chebo serkali kobun eCitizen. En yuu kokokiborwech eVisitors anan yan imoche inyorchigee chito baruet neimuche iboisien ih olan imoe imande emet age koyoche iboisien eCitizen. Kora imuchii irigistan anan mung'aret ih nekemoche inam ih iboisien eCitizen ih ikoite mokutik tugul chemokyingee serkali kobun eCitizen. Kora kora kobiik chekobwone en emotinwek ab sang ih koimuche chito iboisien eCitizen ih sikomuch sindonyorun serkali komomuche koipchin kokwoutiet ih amun kemuch irigistan gee en eCitizen. Ko eCitizen ih kobo komonut en atkan tugul amun toreti biik olewoo ak ak en kasarta nekiten

Tuguk naboisien en chuleet ne bo borto ko Chang Mising chulet Nebo borta en Ane ko amuchi ayai en oratinywek aeng netai amuchi awa anendet Chim anan olekiburen sokomuch kuyot tuguk chechule borta anan chechule koraa borta sikomuch kokimit, Chim koraa en atkan tugul kuchule anan ko ndo lain tishus chebo borta sikomuch kobais komie anan akomuch kokimekitun koraa oratinywek Nebo aeng amuche anget anendet alabatat sikomuch abirti borta sikomuch Koba lain ako en atkan tugul yekarachul borta kuonon komuche matkoiman akokanyoru mianwagik chechang en atkan tugul kobakamanut amun tareti konyor chamet ab gei en atkan tugul

Kiit nenyone metinyun en koroi ko postait neagere en yu musongnotet nepo kasari eng emet ap Kenya komi ministrit netelelchin musongnotet nepo kasari anan ko digital economy en emet ap Kenya en atkan tugul ko chamagase kandoindet nebo emet ap Kenya kolenen kichenye boisionik keboishen musongnotet nebo kasari. Kobo komonut niton mising amun en atkan tugul kotoreti piik konyor poisionik kepoishen musongnotet ap kasari akomuche kora konet piik koboishe mashinishek chebo musongnotet ap kasari ko akomuche kora kotoreti piik konyor tuguk cheimuche koboisie eng musongnotet ap kasari ko nitok Kobo komonut mising en atkan tugul en emoni amun entay yono makou lekinye lekiui kasit kenyor tuguchuton Kobo komonut mising niton.

Bo kamanut nibo ketareteen tugaah sikomuuch kechangan ichegeet ii sikomuuch koter mianwagik che imuchei konyoor tugaah, boisioni kobaa kamanuut en kokwet anan koba kamanut en teta amuun taretii biik biik komat komiasa tugaah ago ako yaan mamiasa tugaa ko konuu tuguuk che kororon cheu chegoo che mayacheen cheimuchii kebaisheen komyei ako matwae kipkosabe sikobiit komamin ko boisioni kobaa kamanuut amuun taretii biik mako simaneya tugaah anan simakoon asenet tugaah kokochii hasara kabatindet amuun there mianwagik boisioni ko boisioni nitoon kobaa kamanuut missing ripee kiagik en at gai tugul.

Baishoni Koba kamanut mising akokikowalak ngere atkai AK olibo olikinye. Baishoni Kobo kabatishet Nebo cotton akobo kamanut mising nge bat cotton initon cotton Koba kamanut amun kimuche kebaishen kechob ingoroik cheimuch kolach bik koraa kimuche kecop en ingoroik cheimuche kotugen gei bik akotaret en atkan tugul cotton anan ngoroik chebo cotton Koba kamanut mising amun kichoben ingoroik chetililen anan cheburgeyen cheimuche kotaret bik en betushek chekaiti cheu olon roboni anan koraa en atkan tugul ko cotton koraa en kabatindet komuche konyorchigei chepkondok chechang chi kobat inendet koimuche koib Koba factori olekichoben akomuche konyorchigei chepkondok chebo atkai tugul cheimuche kotaret en gei inendet

Chang tugug chebo komonut eng Yu netai agree human rights, human rights Kobo komonut mising en atkan tugul ana en kipkosop amun toreti chito konyorchingei imanda atkkan tugul ne ngeyochi chito makosa komuchei ketoret inendet akonyor imanda en atkan tugul, nebo aeng nagere en yu kit nebo komonut ko health, health Kobo komonut eng kipkosopei anan en kimugul met amun toreti chito konget konyor konyoiset en atkan tugul akomuche konyor inendet chamet ap kee nebo Porto, olemakase komie chito komuchei konyorchingei kanyaiset akotoreti inendet koyai poishet in otkantugul .Nebo oeng kora kiit nagere nebo komonut eng Yu ko economy ko economy ko kiit netareti emet anan konyorchingei emet kotiengei emet simanget kosom kila chepkondok en ematunwek ap sang kopate sikotelelchike icheget Kobo komonut chutok mising en atkan tugul agora toreti serikali kowa komie akonyor pandaptai negararan.

Inoni ko baishet nemakararan en atkai tugul en kikosabe amun ingeteshi kerchek amitwagik komaba kamanut mising amun keljin kerchek chuton komuche koib mianwagik en kimugul met mianwagik mising cheimuche Iman koanyin amitwagik chuton ngechop Kouniton gerut lakini ko en badae komuche konget kongem en borta Nebo Chito Nebo kipkosabe amun tareti Chito amun yengem kumuch konyor mianwagik chechang Koba kamanut olon makirut ingokenik icheken chekakeyeny yache kityo Kiam Ku choton en yelekau ako machame keyeshob ngerut AK kerchek ko ya mising ako muche kowechawech borta ab Chito mising

Kampunit netareti mising mengik ab Kenya en anan koyangabit kityo yomset ko kampunit Nebo red cross, red cross kokikotaret en atkan tugul amun ingobit yomset koicheken chebitunatin en kasarta nekiten ingobit koraa ,Tam naker ingobit nyasutik ab oret koicheken cheuwon kibaishen kasarta nemingin akomuche kotaret koseven anan kotaret bik chikaimuche Mie olengoi Sabet nywan kowek gei Sabet nywan komie AK imuch kinya en atkan tugul ko red cross Koba kamanut mising amun tareti bik oleon konyor en kanyaiset anan akotaret bik chikanyor naysut eeh kotaret bik chikanyor nyasut akokimuch kestaengei nyasut en yelegamii nyasut en kasarta nekiten Koba kamanut niton mising

Koboisien appisiek chekoitoo rapisiek ako kitoret sobet en oratinwek chechang. Appisiek chuton ih chekisomen chepkondok ih kokikochang'a missing mou olikinyet olikituten. Kichang'a appisiek chuton ako kikomich kotoret biik en atkan tugul. Appisiek chuton ko cheu Tala cheu in Zenka ak alak chechang ih cheu KCB Mpesa chekikomuch kotoret biik en sobet amun ih nan en kasarta age imuche isom ih ak inyoru chepkondok chuton en atkan tugul en kasarta nekiten. Chepkondok chuton kora chuinyoru en appisiek ab simoit ih ko nan kotindoo chito emergency komuche kosom chito chepkondok chuton ih akomuch kotoretengee kostoengee emergency nekaimuch kokotindoo en yoton. Kobo komonut boisioni amun kikowal sobetab kipkosobe toreti ichek missing konyor chepkondok chuton akomuch kotoretengee en atkan tugul. Kora imuche kora kosom chito chepkondok chuton ih sikomuch koalen amitwogik anan ot kolipanen school fees chebo lakwet nyin kobo komonut niton missing en atkan tugul

Ichechu ko mayainik, mayainik chu ole kichaptoi ko olaan kakolaak ingogiet komuchei kichumusaan mayainik chutoon, kings the kindee maa beek ak yeitya konde mayaik chutoon akobiit kilal en maat ii ak ye kakolaak kimuchei kesuut ak ye kagesuut mayaik chutoon ii komuchei kobuur kidogo en maa ak ye kagesuut komuchei kobois en chito kokwerarakwer akomuuch kinem Kian bo Barak ak yeitya koyam , mayainik chutoon Kobo kamanut akoot en borto amuun taretii chitoo konyoor kimnatet en at kaan tugul. mayaat en at kaan tugul konuu .

Ichechuu ii ko njuguug, njuguug ii ko en at kan tuguul ko chaam kobaisheen biik amuun igochiinn ichegeet kimnatet, njuguug komuchei kobaisheen anan koyaam chii tugul anan kimugul meet age tugul ii en emanii, imuche kora ko chepyoset ii anan ko boyoot anan werit ii anan ko chepto ingoboisien njuguug chutoon kobaa kamanuut en borto ab chitoo amuun taretii bortoo komuuch konyoor kimnatet en at Kai tugul ako komuuch koyai kasiit chebo kila betut asikobiit konyoor chitoo makatiat nebo betut ii akomuuch kora kocheenyii ko sigig ii kochengyii lagook kwaak tuguuk che boisien ko nitoon kobaa kamanuut ii en borto nebo chitoo.

Ichechuu ko ngweek, ngweek chutoon ko ngweek che kiboo keeeny ii chekikuren soik ,agere ole kichaptoi boisioni ko imuuchei chitoo ibeyaal tenderek kyiik ii en dukosiek anan ko agrovet ii inyorjinikei tenderek chebo soik chutoon anan kora ko yaan ii temindet ii imuche igess tenderet kyik chebo soik chutoon ii ,ichape mbaret korong item ii ak yeityaa itemamatem taar kobuur komyei kotililit mbaret ak yeityaa igool ii ak igere kole makosaan ichegeet beek ii ako ako ak imete kasarta ak iriib kora en isireek ii che imuchei kowechaweech kebite kobaa kamanuut keyai boisioni amuun ii isoik en at kaan tugul komuchei kotaret bortoo akomuuch kora kotaret borto kokirindaa mianwagik chekimuchei keter ko nitoon koba kamanut missing en kipkosabe.

Bo kamanut keyai boisioni amuun taretii pandeek anan minutiik ii koruut en chakyineet akobiit kogoon kesutiik che mayacheen, Boisioni kindaa katoltoleiweek minutiik ngo pandeek ii anan tuguuk alaak kobaa kamanuut ii kindee katoltoleiweek ii chutoon ii amuun taretii pandeek anan taretii minutik ii kobwaa kochaang en haraka anan koib minutik che mingiin ii sikobiit, keyaam pandeek chutoon kobaa kamanuut boisioni en at Kai tugul Taretii kora biik olaan kimanyoor chepkondook chekibaisheen kemine komuchei inyokondeyat chitoo en baadaye olaan kagoruut minutiet ii kobaa kamanuut nitoon missing amuun taretii minutik kochaang ak kotaret chitoo konyoorjigei chepkondook en haraka.

Kit ne tesetai en yu agere chito anan kabatindet ne ibisi minutik kyiik , tuguk chutoon agere imuche ko ngweek anan ko minutik alaak agere eeh taretii minutik chuu konyorjigei ichegeet beek ii sikomuuch koruut ii anan agere kora en yuu olitoob ii ko Yamat missing ko machei kindee beek sikobiit kobwaa eeh minutik chutoon komyei agere chichi toon kanam charge it eeh netinyei beek ak agere ibisi minutik chutoon, ak agere kobois minutik chutoon akomuuch kotaret minutik chutoon kobwa en kaan tugul akot yaan marina I ko ibis ii ko uu ne kakorobanjii minutik chutoon.

Kit ne tesetai en agere chitoo ne amangu kole mitten siro anan komi ten ndonyo ne aldaa tugul che kiame tuguk chutoon ko I much ko beek ,mosongik ko agere chitoo ne machei kegerjii tuguk chutoon, tuguk chutoon chu kerei chichi kagere kowuan mosongik ko agere tindoi chichi toon manila neimuchei kegerjinen tuguk chutoon ko bo kamanut amuun taretii biik konyoor chepkondok amuun en yu agere ye aldaa tuguk chutoon komuchei konyorjigei chepkondok cheimuichei kotareten gei ako tareten lagoon kyiik kobaa kamanut ingeyai boisioni bo kabatisyeet ,kora en chito ne Yale ko yaan matindoi kotaretii amuun mitten ole keyaleen amun tuguk chutoon komakyigei borto en chiito age tugul.

Nager boisioni kobwatwaan chaik , boisioni anan kariit ni koyumate chaik en kokwet ii asikobiit koit ireyuu ole amangu ireyuu ko factory ole kiyumjiin chaik chutoon ii sikomuuch kechaap komaang machanik ii ak yeityaa kimuchei keyaldaa ak ye kakiyalda komuchei koityi eeh rapisheek anan chepkondook kabatiik ab chaik chutoon, kobaa kamanuut boisioni amuun ye kakooit ireyuu ko ye kialdaa konyoor jigei kabatiik chepkondook ko ye nyorjigei kabatiik chepkondook ii komuchii kotaretengei ye taretengei komuchei kora kolupaanjinen lagook kwaak sugul ii ako kora komuchei kotesetatai eh tuguuk kwak chebo bandap che uu koteseen kabatisyeet nywaany ii anan kora komuchei koyaen mungaret kobaa kamanuut nitoon missing eng kokwet.

En yu agere chego che amangu kole kamangunen teta ,chechuutoon kobaa kamanut at Kai tugul amuun ii taretii bikini, ngoyee chitoo chechuutoon ko kimituu akomuuch koyachikei boisiet , chechuutoon amangu ko kakigei ako ye kagekei komuchei kobaishen chitoo anan kora komuchei keyalda akenyoor chepkondok che chutoon kora kobaa kabatiik ,bo biil che kikobaat anan ko che ribeye kiagik che uu tugaa sikobiit kogoon chego ak ye kagokoon chego komuchei kotareten gei chepkondok che mangu eng yutoon kobaa boisioni missing en kokwet .

Ichechu ko muiywek , muiywek en at khan tugul en kit nebo kalenjin kobaa kamanut missing kii en olikinyei muiywek ko kikitugengei ,kikiboisien kou in goriest nebo Kila ko muiywek chuu kinemunen teta olaan kakieeny anan ko olaan kakieeny teta anan ko kiagik age tugul artet, anan akot ko ngechiriet komuchei kinem akoot makatet en makatet anan kiguren muitaa ko ye kaginem muitaa nitoon, ak ye kagemaah komuchei kebaishen NGO ketugen kei anan komuchei kora keruen en kitanda kobaa kamanut boisioni en enero amuun akoot kora muiywek en olikinyei ko kikiboisien ptoik en me ko koek ingoraik kwaak kobaa kamanut nitoon missing.

Ole kiyaitaa boisioni ko ichechuu korong ii ko ngweek ngweek chutoon ko kiboo keeeny ako kiguren ngweek chutoon nderemek, nderemek chutoon ii kobaa kamanut missing en kipkosabe anan ko akot en kimugul meet amuun ii ngoyaam chitoo kokimite joins chichiget ii ako manyooru mianwagik joins ibure komyei ii akomuchei koyai kazit komyei ko ngweek chutoon kora yaan kakochaap temindet komuchei kobiit ii akomuuch ibaak koalda ko ole kiyaitaa boisioni ko machei korong itindoi ketiik ii che yachei ilumnde kotomah imin koroitaan amuun Ngweek chutoon komachei kiit nerobe sikomuuch kotaptren komyei ko bo kamanut nitoon komyei en kokwet amuun ingonai chii tugul ole kimindaa amuun taretii ichegeet.

Ichechuu ii ko musarek achame boisioni amuun ii musarek chutoon ii kobaa kamanuut en borto ab chitoo, anan ko en borto nebo kipkosabe, musarek chuu ko ko yee chitoo komuchei koyaam moet nyiin ii ak toor kochamjiin chichotoon koyamis komyei anan koyaam amitwagiik cheimuuch kotaret inendet kobaa kamanuut musarek chutoon en at kaan tugul amuun taretii chitoo Sana sana kinager akot en olikinyei musarek chutoon kebaisheen en lagook che mengech sikobiit ii en alaak che chaang ko yaan tomah komuuch komuuch koyaam amitwagiik che uu kimyeet anan tuguuk che mugulen komuchei kobaisheen musarek chutoon en at Khan tuguul akomuchei kotaret ichegeet koyaat moet nywaany kobaa kamanut nitoon missing.

Koroi ii koba kamanut en biik ab kokwet nyuun amuun ii eeh en olikinyei ko kimakomii koroitaan, koroitaan kebaisheen nekata kilale kwenik anan ko nekata kilale maat koroi ko kikotaret boisheen baraindaa nemiingin olaan kichape amitwagiik ii anan ko olaan kikwanyei jkoroi kora ko mamachei tuguuk chechaang anan ko olaan kichape amitwagiik chebo biik che chaang ii amuun ii imuuchei kobeek en kasarta nekiteen ko koroi kobaa kamanuut olaan ibaisheen biik che tuteen ii anan ko yaan ochape amitwagiik che tuteen an kianyeen en keeny ii ko kimakomii koroi ko kikotaret missing sana sana olaan metinyei sait nechapeen amitwagiik anan ko yaan imii en kasarta nekiteen kobaa kamanuut koroi amuun chakyiin tuguuk amitwagiik kochape.

Achome boishoni Bo biret ab mandasi amun yangebir mandasi ko anyin missing kora kotienge olekechobte amitwakik chutok Bo mandasi keiboishen bushek chebo nganuk ako Mokiboishen bushek alaktukul ago ana bushek chebo pandek kityok keiboishen chebo nganukkonacome boishoni Bo chobet ab amitwakik chutok amun ee tukuk chutok ko anyin en en atkai tukul anan en betusiek Che Chang kocham ke keamndo koroiton anan amitwakik chuton AK chaik anan Kara komii bik Che Chang koboto maragonik Kobo kamanut boishoni missing

Yankee baishoni abwatik sukulishek chechan en emoni ko kinete muswaknatet Nebo kasarta ninyoru okot en onekinetitoi kipsomaninik chechang en sukulishek ab barak kobato sukulishek chebo sekondari akoten chebo primary anan junior kinete olekiboishotoi mashinishek chuton en muswaknatet ab kasari Chechi kocomputainik chebaishen bik kineten computainik chuton kobaishen muswaknatet Nebo kasari komuch koraa imuche iyaktaen barwet en computainik chuton anan imuche iyaen baishet agitai koraa igonoren tuguk anan isomanen yuton en you akere koraa baishoni ko na kamanut missing amun akare yebchin bichu komie kotak kole integrity kit nekararan neimuch kotare baishonitonnebo sabtnywan

Ole nayat en Lamu anan ko Maasai Mara ke en ane anan ko kerenyun ko Maasai Mara, naat Maasai Mara en emoni amun miten tiong'k anan tam kiborei kikuren en kingereza attraction site. Puone chumbek nyokogerei tiong'ik cheterterchin chemi en Maasai Mara ko nitok ko kokoyaak konaak Maasai Mara mising en emoni ako ngopua pichuto komuchei koip chepkondok akotoret kora serikali komuch koyum kaisurishek kopun icheget konyoru serikali chepkondok cheimuche koyaen pandaptai en emoni kopo komonut mising niton amun ngelipan aisurishe choton konyorune kelchin piik oleo imuchei kotech serikali sukulishek sipitalishek ak alak tuguuk chechang koboto akot kochop oret kopun chepkondok chuto kopo komonut mising niton.

Koroi kotam kobitunat en korenyun koroi ko keboishen en mashinit Nebo kampyuta kobaishen kikuren en lukait Nebo ngeresa mouse ko koroiton kobo kamanut missing amun toreti ee chito kosibto tukuk en compyta anan ko mashinit ne kipoishen en muksoknotet nebo kasari koroi kabitunat en olan tukul ole mitten kompytainik amun koroiton kobo kamanut sikobois kompyta koyache komii koroiton kobo kamanut missing en atkai tukul koroiton ko inoni komat ko boishen blutut kou en olikinyen kokichang chekimagotindoi ko boishen blutut ko agere maboishen blutut amun agere ko waiyat Neto's ke konektenchi kochut compyuta inendet kobo kamanut koroi ago bitunat en korenyun

Atindeniik che kiragas agobo koroi ko korotwechuu agere en Yuu ko isireek, isireek chutoon ii ko ngemei minutik missing eeh imuche akoot Kobos kesutiik che kata kigese en mbar ii anan kobuun minutiet age tugul, ko elekirindai isireek chutoon ii ko kimuchei kebiit ii anan kebae isireek chutoon ii kebaisheen kercheek ii che kora chema wechei minutiik ,kobaa kamanuut missing ingebiit minutik sikomuuch sikeistoenkei mianwagik cheimuuch koreet isireek chutoon ii anan tiangiik chutoon chuu ngemei anan kowechei minutiet nitoon, kobaa kamanuut missing inge ngeet ii kebiit ii en at gai tugul ii sikomuuch ii komaa wechawechaag anan ko ma ngemaak eeh korotwech chutoon minutiet nitoon, inoni ko minutiet nebo ngweek nebo sukuma ko tuguuk chutoon ii kochame tuguuk che nyalilen Sana sana ko amitwagiik che tindoo taptook che nyalilen ko kararan ingebíit ko yekibiit ii mbaran notoon kobendii ichegeet anan ko meyaa akorut komyei minutiet.

En kokwet nyun olekiyoito boishoni ko kikowalak missing ngiyonyen ak olikinyen en olikinyen kokicham olon kimache kebit tuka sikomuch kosta kutik che imuch kotindo en boruwek kwak ko ki en olikinyen ko ki kigete kityo koba tib ak ketorchi tuka tib ak yeityo ko ngomangu teta ko kakoyom olon tukul kerichek akomuch koista kutik lakini en inguni ko kigowalakis ee boishoni amun ii ee olekiyoito boishoni en inguni ak olekiyoyto en kokwet nyun ko tam keboishen pambit kebiten ko yekakebit ee tuchutan komuche koba ee tiongik che kamii en teta kobo kamanut boishoni amun igochin teta kibur komie ak komuch kora kot ko ka tuka teta neki kee komuche ko koo chego che mayachen ak kotoret kobatondetkonyorchi gee chekondok en atkai tukul kora kot ko ka tuka che kirkishek komuche konyorchi ke banyek amun kobiaso icheket amun manyor kaimset agetukul

Kit ne tesetai en Yuu agere ale ichechuu ko ketbersiik ,ako kerbesiik chutoon agere ale kokoweech kiagiin initoon ana ko tugaah wechawechii missing makatet ago en ole wooh en tugaah ole wooh imuche koba panyeek ii anan ko chebo chegoo ko en chebo panyeek ko ingonam korotwech chutoon tugaah che panyeek komuchei Kobos akwaindo nebo panyeek ko yeykiket teeny otoon kowaa siroo anan kowaa ndonyoo komuchei kobosak beit nyiin ko yaan koroi kabisa nekebare ketbersiik wechaweechi kiagik en at Kai tugul koyachei kebiit kiagik ii sikomuuch koistaen gei tuguuk chutoon ii ako konyoor tugaah en chamet ab gei ne kararan, kora en tugaah chebo chegoo ko tugaah chebo chegoo ingonam tuguuk chutoon ii kobose chego ko ye kaboos chegoo koityi eeh kabatindet tuguuk che chaang eeh chekatamuchei koyai amuun matakonyoor chekaa che yamyatiin cheimuiche koyaldaa ak kobaisheen koyaach korotwech chutoon missing.

Bo kamanut keyai boisioni, en keretnyuun atinyei oratinweek aeng che baruu kole bo kamanuut keyai boisioni, netai ii ko ngeyai boisioni kindaa tuguuk, kindaa eeh kwenet kwenet nebo pandeek ii ko amuun ii taretii simangeet ii kobeek beek en baraindaa ne mingiin, simataar beek ngungunyeek chutoon ii anan ko mbaran nitoon ii anan ko koroniton ii simamuuch kotaar beek sikometechi pandeek beek che kataevaporeteni kobendii Barak kobaa kamanuut nito, oret nebo aeng ko simakoruut tuguuk cheimuuchei ko ngem minutiet nitoon bo bandiat, bo kamanuut missing tuguchuu amuun ii taretii kokoknor beek ako taretii koruut tuguuk che maimuchei kongem pandiat en at gai tugul.

Keretnyuun agobo koroi ko koroi anan ko chuu ko mwanig chekiyame che kibaisheen kebeleen makatinik anan kora kimuchei kebaisheen chips ko koroi kobaa kamanuut missing ii amuun ii kisuseen chips anan ko makatinik en at Kai tugul ana kora kit ne yachei inai kotomah iboisien koroi ko koroi ko bele biik missing ako nyaluu inai kole yachei inam komyei ii anan yachei iboisien komyei amuun ii nda tinyiiin kuuini olaan laldos kuu ni komuchei kokotenin komyei missing kobaa kamanuut ii ini neet chitoo anan kinetin komyei ole kibaishaitoi koroi kotomah I boisien amuun koroi ko korom en kipkosabe imuchei koweech sabenguung anan imuche kowech sabet nguung en at kaan tugul kobaa kamanuut ininai ole kibaishaitoi akinai elekibirtoibanan ko elekichaptai amitwagiik kebaisheen koroitaan ni.

Somet ab chekondok kobun tala ngiyonyen ak somet ab chekondok en chukobo Keny ko tala kiboishen boroindo me mingin anan kasarta ne nwach si imuch inyoru chekondok choton ingete chito iyat ee idaonloden ap noto em simoit ngung ak imuch isirke en apit noto bo tala ak yekaisirke ko muche ko konin kole imuche isom chekondok cheite siling ata ko oletam kekerto ko amangu kole cham keboishen mpesa koker kole Tom iyoktoi rabinik cheite siling ata en betut anan ko une mpesa nengungtos tamioktoi rapisiek che chang anan chekondok chechang ko Niton komau che kino Keny chekiyoche kinyit kartasisyek ak inyeibir pichait ile ndomeliponi lonisiek chuton nyokiolndoi ne kobo komonut Niton amun imuche kotoretin akot olon Kabit emergency ko kobo kamanut niton